Ma endi en masin ma itiyo godo e luoko ot. Aeti yudo ni nitiere masinde moko bende ma itiyo godo e yuoyo dier ot ka dier ot oselosi to inyalo tii gi masinde go mondo oket dier ot obed mayom kata oriw oriw gik ma olos godo dier ot ka mondo omoko kata kapo ni gi taels. Koro gima sewinjo kuom gi masinde bila gi ne gi giketo tich bedo mayot kendo tich ma kama eni timore ma piyo. Aeto iyudo ka tich ma otiyore gi masinde bila gi iyudo ka gin tije ma miyo ng'ato yot kech ok ibi siko ka ikulori ka itimo gimoro kata kapo ni ne luoko ot ok ibi siko ka ikulori ichung' achung'a to itiyo gi masin no ka iseketo stima on teko mar stima on to koro in itiya tiya nyaka itiek tijeni mitimo go. Koro rach rach manyalo bedo en mana ni ka teko mar stima olal kapok itieko tich manitimo no to nyalo kelo ng'ikruok moro e tiji nikech koro chuno ni tiji no dhi chung' gi kama

Gima timore kae en ni jok moko odhi kar tich moro mar jo safarikom mondo mi konygi e weche moko . Nyalo bet ni gin gi chandruk moro e yoo mar oro omeda kata yoo mar golo omenda moro e simbe gi. Aeto bende iyudo ka kuonde ma kamagi seche moko jii dhi wacho weche machando samoro kata ne jokuoge moko owuondo gi ma okwalo omenda gi esime esimbegi. Kori yudo ka gidhi tero wach mondo mi jotelo kata jolony matiyo kuondegi okony gi mondo giyude pesa gi molal no. Aeto iyudo ni nitiere pesa moko ma ka ng'ato nigodo tokonyal tho gola gola kuom jok moka moka matiyo gi mpesa . Iyudo ka ntie omenda moko mang'eny machino ni nyaka ngato dhi e kambi kama kambi nitie mondo eka golne omenda no . Aeti yudo ni seche moko ka weche tek ahinya to gilalole jii giromo jii mang'eny to giwuoyo.

Gima timore kae en ni oganda moko ma tiyo kamoro achiel kata inyalo yudo ni samoro gin gi romo moro ma okelo gi kanyakla obedo kendo gigo mbaka .Ineno ka ginyiero kendo gimor e mbele gi kanyo gin gi chupni mag pii ma kapo ni riyo oingo gi to ginya modho .Iyudo ka jok moko bende nigi bige kata gi laptop moro gin godo kanyo manyiso ni kopogore gi mbaka no iyudo ka samoro a gin gi wach moro ma gidwa time nonro kata kwano moro ma gigoyo samoro en ohala ema gitimo koro nyaka gigo kwan mondo ging'e ni ohand gi ni miyo gi lal kata miyo gi yudo. Aeto gima chak timre ka en ni gin gin jok ma wuoyo ma kendo giwuoyo ka gimoro. Emomiyo iyudo ka ginyiero nikech samoro ng'ato wacho wach moro mamiyo gi nyiero. To gima kama en ni en gima ber ka jii wuoyo kendo nyiero kama gitiye nikech ka gikuyo kendo gikun tok gibi winjore.

Gima biro e pacha ka neno tijni en tije mag mbui ma itimo gi komputa kata mitimo gi laptop gi taka simbe machalo kaka tablet kata simbe mag ma igwelo miluongo ni smartphone. Koro iyudo ka ka ng'ato nigi gik moko bila gi to onyalo ti timo gik mang'eny e mbui , onyalo golo gik moko koa e mbui mokel kaka jotije mag sirikal kata jotije mag piny owacho kaka jopuonje . Ng'ato kaka japuonj kaponi dwaro certificate dwaro namba ne mar manyiso ni osendik manyiso ni osendikore gi joka TSC iyudo ka odhi adhiya e mbui kacha cha tondiko nonro mare kata ondike namba ne mar ID to namba ne no wuok aeti yudo ka ntiere bende gik mang'eny , inyalo wa manyo nonro moro ma samoro igombo bede ging'eyo ma ing'e aeto weche mag somo bende bire pacha ka aneno weche mag mbui kamae.

Maeni en ong'er kendo iyudo ka ochung' e dhot moro. To koro gima biro e pacha kaneno gima kama en yore ma opogore opogore ma lee mag bunge jamonjo godo dhano kata jamonjo godo jii e gwenge gi kagi kelo lal e yore mag pur gi ketho mwandu. Iyudo ka seche moko lee mag bungu gi obiro e gweng' nego dhano aeto seche moko bende gitimo gik maricho richo kaka ong'er ong'er ong'eche nyalo donjo e jii eudi macham chiembgi ma samoro kata kaw gigegi moko ma gilal godo. Kori yudo ka samoro kelo midhiero ne jodak makanyo Aeto iyudo ka di mang'eny anyuola kata oganda man gi midhiero ma kama endi ja chwalo ga ywak gi mondo mi okonygi. Tiyudo ka mondo mi kony chopnegi nyalo kawo kinde malach nikech piny owacho seche moko ok ja duoko ga ok ja winjo ga ywak gi mapiyo chuno ni nyaka giriti

Mae ni en mesej moro ma oa kuom kambi moro maloso simbe. Iyudo ka di mang'eny e kenya wa masani iyudo ka kembe owuok mopogore opogore maloso mwandu ma opogore opogore. Aeto iyudo ni jii bende nie ndhadhu mopogore nitiere jom man momewo nitie jok man e diere nitiere bende jok ma odhier. Aeto iyudo ka seche moko jok moko nyalo bedo ni onge pesa , ng'ato nyalo bedo ni onge pesa manyalo romo nyiewo gimoro wang' achiel. Koro okel negi gimoro ni ginyalo kawo mwandu moro to gichulo mos mos. Koro gik moko kaka simbe ma migwelo gi nitiere kembe machiwo gi ma ichiwo mana pesa moro aeto bang'e no omenda modong' no ichulo mos mos to odiochieng' kodiochieng' kati nyalo chule dwe ka dwe. Koro sa mise chulo omenda ni iduoko ni mesej moro manyiso kar pesa modong' monego bed ni ichulo gi gik makamago.

Gima timore kae en ni nitiere jal moro ma oyawo kare moro mar ohala ma otimo ne jii photocopy mag otese gi . Aeto bende en gi ohala mar mpesa ma kaponi ng'ato dwa golo pesa e simbe tonyalo konye ng'at ma bende nya dwaro ni oket pesa e simbe mondo kata oor ne ng'ato kata ochul godo simbe moro bende onyalo konyo. Aeto e ohala e onde kaendi uyudo ka nitiere gik mangeny bend e ma ouso. Ouso gige simu kaka michajo godo simo iyudo ka nitie nyaka gik moko ma iketo itudo gi simu to ikete yit mondo mi ng'ato winj go thum kata owuogo gi ng'ato ka oko gineni ka ok ogoyo koko kata ka simbe ok ogoyo koko. Aeto iyudo ka ochung' e wi mesa moro koloso taya ba tache chal ni ok liel maber kore motemo ni mondo olose mondo oliel mondo obed ka otiyo kata sama piny olil.

E picha ni wan gi jii adek gi laptop achiel kata laptop moko ka. Koro iyudo ka jii adek gi ng'ata chiel diyo laptop ne to jii moko ariyo ochung' kang'iyo gik ma ondiko e lap e laptop. Koro gima biro e pacha kaneno gini gin ohala ma jii timo e yore mag mbui aeto iyudo ka nitiere ohala moko mag adiera to nitiere jok moko makopo ohand jowetegi to giwuondre ni gin bende gitimo ohala to gikono jii kendo gikawo gichamo pes jii manyalo bedo ni gombo timo ohala kodgi .Kaneno gima kama bende to gima biro e pacha en tudruok ma jii bedo godo kokalo kuom mbui. Iyudo ka ng'ato nyalo oro ne ng'ato ote kotiyo gi email kata seche moko onyalo oro ne kata picha moro kata vidio moro kokalo e email gi gi gi gik moko ma opogore opogore e mbui kanyo kendo keto tich bedo mayot.

Gik ma kamagi kaneno to gik mabiro e pacha gin gik ma opogore opogore ma iloso mondo kendi keto kuonde moko. Kaka inyalo yudo ni ochwe dhano moro kosechweye tikete e chuny ndara moro kamoro katikete bath yoo moro kamoro kiparo godo kinde mane en e loch kata kiparo godo gima ne otimo. Kaka kuom ranyisi iyudo ka ogo olos olos gi olos gimoro machalo Kenyatta mane en jatelo mokwongo e pinywa mar Kenya. Aeto iyudo ka koselose to okete e chuny boma ma Nairobi. Mano nyiso ni itemo mondo oparnwa ndalo mane Pinywa oyude loch gik mane otimore, gik mane jii okale kaka ne jii osandore gi gik moko kaka ne telo ne obedo gik mane otimo ndalo mane en jatelo aeto bende gik mane otimore e kinde mane en e loch.

Maeni en nyathi sikul kendo orwako lewni manyiso ni en japuonjre mapod somo. Koro gima biro e paro kaneno gini gin kinde ma nyithindo ni e sikul gik ma gitimo, kaka girwakore. Aeto iyudo ka seche ma nyithindo nie sikul kata samoro nyithindo ni kamoro tiyudo ka timbe gi opogore opgore. Nitiere mohero bedo mos, nitiere moko ma moko ma bende ohero tugo ahinya, aeto iyudo ka moko bedde ohero timo gik moko mamiyo jowetegi nyiero. Aeto iyudo ka iyudo ka nitiere gik moko ma samoro dha jok madongo neno ni gin ketho saa to gichiwo mor ahinya ne nyithindo. Ka koro kaka nythini obedo kani , iyudo ka owinjo mor kama entiere no to ng'at maduong' konene ti iyudo ka samoro onyalo paro ni nyathina nyalo aa kanyo magore piny kendo onyalo chako dhawo ne gimomiyo oidho kuma chalo kama nikech onyalo hinyore.

Mae ni en otas manyiso chike mag kenya gik ma owinjore otim gi gik ma ok owinjore kik tim. Koro gima biro e paro kaneno gima kama gin chike ma opogore opogore marito oganda e pinywa mar kenya. Iyudo ka koyud ng'ato ka okwelo ,to chik en ni imake gi gima okwalo no itere godo e doho imanyo joneno aeto bang'e no itimo nonro kabe gik miwacho gi gin adieri kata gin miriambo. Bang'e no koyude koyud ni gin adieri ni okwelo tibiro ng'adne bura e doho. Samoro inyalo tweye kata inyalo miye kum moro. Aeto bende chike opogore opogore kaka kuom ranyisi inyalo yudo ni ka ng'ato oneko bende nitiere chike ma iluwo kata kapo ni ng'ato dwaro yawo ohala tiyudo ka nitiere chike moketi mag yawo ohala ma nyaka ng'ato lu ma kapo ni in ng'at yawo ohala no kok iluwo tinyalo maki ma tweyi.

Ma eni en otas mar magawa moro miluongo ni fair view kendo en risit moro ma ondikne ng'ato manyiso ni ochiwo chudo moro ne magawa no. Koro gima biro e pacha kaneno gini, gin yore ma itiyo godo e weche mag chudo. Iyudo ka seche moko ng'ato nyalo chiwo omenda ma aching' e lwedo ka samoro ochulo go gimoro ma ochulo go gimoro ma onyiewo kata gimoro ma otimne. Nyalo bedo ni ngato odhi e salun osukne wiye kata ng'ato ng'ato luoko ni kata ng'ato odoyo ni. Kori iyudo ka yore mitiyo godo opogore e chudo ng'at machielo nyalo ndiko ni chek aeto jok machielo bende nyalo oroni pesa e simo. Aeto iyudo ka sama chudo osetimore nitiere kampuni madongodongo nitiere kaka gindiko ni chudo moro otimore mondo kata kapo ni bagni moro obiro obede bang'e to yot

E iye kaeni , wan gi jii mang'eny kendo jogi gin ntiere e ot moro molos majaber manenore ni kwe nitie e kamokwe koko onge .Aeto iyudo ka ngato ka ng'ato ng'ato ka ng'ato odich gi kompiuta ne. Koro ng'a jok mang'eyo kaeni , maduong' ahinya en moluor jatend piny kenya ma en wiliam Ruto. To gimomiyo en kod nengo, en ni en jatelo manyiso ni otelo ne gimoramora . Iyudo ka kodok korka thieth tiyudo ka en e motelo en emochiwa chike ne jotelo mamoko ma ochung' e tije ma opogore opogore go. Aeto iyudo ka seche moko ka nitiere gima timore marach to en bende ema ochung' e weche mag en e jatelo maduong' mang'iyo kaka omenda tiyo e pinywa mar kenya kaka ichoko gi, gik madwarore gimo nego tim gik mowinjo riti eka okony